Ngiroo en pichait noo kekere yekokisir kele communication authority of Kenya yeumuch amwa kinetai neokere ko ki neabuati koron ko yu koyoe boisietab Kenya kochikili ichek ko tuguk chekiboisien keng'alal ng'alekab ng'alalet kouagot simoisiek, kou agot choto microphone boisietab Kenya communication authority kora kochikili ng'alekab cyber komwa kole tos unee boisietab oret nekararan, kora yuton kokoito ichek kelchin anan ko kiyaan kele imuche kekuren kingereza kogochin bik choto cheyoe ng'alalet anan ak kosire tugukchechotok tesetai en emeet kemwoe kora kele en yu ko mi chito ne nyorchinge boisiet amun mi biik cheyoe boisionik en orit yutomi ogot cheripse en yo mi cheyoe kora tililindo ko mi kora chemi ofisisiek anan korik chemengech choto toche toek mi kora ketikab karisiek komi orit yuton kotesetai boisioni chotu tugul en yuton .

ngiro en pichainon igere notok ko kandoindet nyon neeoo nepo emenyon nepo kenya nitok koo inendet nemaage Dakitari William Samoei arap Ruto inenendet ko presiten neindochin emenyon en yuu ya aro kondoinndet kokinetaa amwae kongoi kikotoret nee kabotik chechotok koboti anan kokole bandek kole alak miwek kole tugun chechang amun kikotil inne anan kikochuchuch inee peit katoldoiwek amun chi agetugul iguni komuch ko alchigee katoldoiwek kong'eten elipu tisab agoi elipu oen ak bogol mut kigotoret oleoo kikotiem kora korip ng'alek ap rubet amun nguni komekoo rubet emenyon kou en taa mokeibu kora amitwokik kobun emotinwek ab sang amun en kasari kechobchinige echek bushek choton che kiboishen en emenyon ako kora sukaruk kobunu emenyon ak kikere kele iku kandoindet neteche emenyon ako kotogu boishonikkyik aknoto kimuch kemwa kele kesochini inendet kotakotestai koyai boishen nekararan netogu

Ngiro komye eng' yo kekere eng' yo kele yo ko koret ne kachang'a timdo. Kora kekere ketit eng' yo ne kakilumda nepo karnok ako mi pichait nepo notok ko peliat. Kora akot ole kakisalda ketino komwae kole yu ko tumdo anan ko ka nepo tiang'ik amu no ko surait anan ko kalait nepo piik ap timda akot askarik che ripei timwek kou notok ngoroikwak. Kora pichainopo peliat eng' yo komwawech komye kole yu imuch kemwa eng' kutit ap kingeresa kele (c)wildlife home anan kemwa kele game reserve. Imuch kora kekure game park eng' kutit ap kingeresa. Yu kemwae kele tese tai kiit nekararan amun pwane piik che chang' agot pwane ip kopwa chumbek akopwa yutok nyu ko kerta ko kakometa rapishek che tareti kotech emetnyo pa Kenya. Kora ko tareti pik che chang' konyorchigei poishonik amun mi kowase karik ap game reserve anan ko wildlife service(KWS) igere kole ndama tiang'ichu ko tama nyoru ichek poishet ne kiripe. Ikere kele kararan missing' poishonitani amun nyoru chi tugul poishet. Mi nechope amitwogik.

Ngiro en pichaino komi ole kakisir kele British America Tobacco Kenya. Yu komwawech kole yu ko ole kichikile ng'alek ap chotok ko sigarok che chame kokule piik amu yache kechikil kele tos kararan eng' porto ap chito? Amu chumbek ko chame ichek kochame koripegei meyani tugun che kiamati kityo ama kichikil. Mwae kele indochin ichek chumbek poishonitok. Kora, ngap kekurtae kainet ne oo kou notok kora asikonyorchigei ine mung'aret amun pik che tuen ko kikocham tuguk che ikaitai chumbek anan ko tuguk che yae chumbek. Ngap iker akot ki ne kakisir kele 'made in America' ako kiit nitok ko ne imuch kechope emet nyo nepo Kenya. Kemwae kele ko chang' poishonik che kikochopta any, mi chito ne ripsei, mi chito ne sire eng' yo, ko mi che iunse, komi che ripsei mi che kwanye, che chope amitwogik kochopchin piik che yae poishonik en orit yun, kekere kele kararan poishoni. Teche emet ak koyae chi tugul konyor poishet. Kekere kele kararan amun kikirindai tugun che chang' kou chorset, kou chelesosnatet.

Ngemwa kele tia piik che kikiyanchi koket ichek karishek eng' emenya pa Kenya ko imuch kemwa kele maimuch kenai komye amu kokochang'aa chotok sukukishek che ineti pik koket karishek. Kora eng' emet nyo pa Kenya ansitau iget karit koyache itinye ki ne kikure chamchinet ne kikete karit, not kekure eng' kutit ap kingeresa driving licence. Koyache iwe sukul ak ipinetgei. Korok piik alak ko mapendi sukul imuch kopa ichek ip kolipan rapishek ak kikachi notok kelchinet anan ko chamchinet notok ko driving licence nyu koket karit. Kemwa kele piik chotok che kikiyanchi amu kikile ipkochikil piik ap oret chotok ko NTSA. Ko chot che iyanchin. Kemwae kele ngiwe sukup anan kinetin ko kainyoru chamchinet iget karit eng' emenya pa Kenya. Kora kota mi lagok che imuchi kokete katishek chepo sikiikwak akomapa icheg sukul, toma kikachi chamchinet ko yeit ole mi, imuch komi askarik kokachi sikikwak kolipan.

Aah! Ngiroo eng pichainon igere kot nekoi noto nebo korofa. Agere kora eng yon mi eunekab biik aeng chekegatke. Mi olekakisir kele jubilii. Imuch kemwa kele ni ko Jubilee Tower anan ko kot noto nebo chamaitab bolatet. Amu kemwa kemwa anyun kit nebo kamanut mising kemwoe kele kit netai korok komi biik cheyoe boisionik eng orit yu. Mi biik chotok che indochin chamainotok. Kora komi biik cheimuchi kotilili ak kouse olo ak koteme olo. Kagonyorchige kora boisiet. Mi kora chito neripse komuch kemwa kele ripindet anan kemwa en kutitab kingeresa kele watchman ko kagonyorchige ak inne boisiet. Agot kora komi biik che chigili ngalekab stimet. Mi kora biik che chigili ngalekab beek kora eng yutok. Kora komi biik che chigili, imuch ko kaige kiyoit eng yo. Kochigili kora tuguk choto tugul. Mi biik kora chebwone kosale koito yekapata betusiek che chang kole. Kekere kole chang boision en yuto chetasetai.

Eng' yo kekere notok keteet ne oo ne kakisir kele KICC. Eng' yu kimuch kemwa kele poishonik chetese tai en yu ko chang'. Yu ko kot ne oo ne kiyae ng'alek ap ng'alalet. Yu ko chame kot missing' piik ap polotet. Yutok ye yae kirwaget agot sait age ye ng'alaldos kandoik chepo polotet. Kora ko te kapwa taek kou chumbek ko imuch nyu ko paishe yutok kong'alal kotet poishonikwak ak kandoik chotok che echen chepo poletet. Kora eng' yutok akot ndakipe tapan kidogo akopa ng'alek ap polotet ko mi pik che yae poishonik en orit yutok. Mi che ripsei, mi che iuni, mi che teme, mi kora che chope amitwogik, mi kpra che iparchin piik oret kekere kole eng' yutol ko kararan missing' amu kikosir piik poishonik kora kemwae kele kararan kot missing' amun chang' tuguk che tese tai eng' orit yutok. Ko kararan kora amun kikosir piik che chang' kot poishonik en orit yutok. Mi kora agot che sale, mi kora che chorani, komi kora che ...

Iroo eng pichaini kegere biik choton moekemwa kele neranik che choto ko murenik. Eng yo kora kegere kagisir kele kilimall. Ko kemwa kitneu notok kilimall, ko yu ko kot neo nekion mungaret. Yu keoldo tuguk tugul chemakyinige chito. Imuchi inyoru yekialdoen ingoroik, mi olekialdoen kitabusiek mi olekialdoen tuguk kou kigombok, mi sanisiek agot ngimach ptanganyit komi. Ngimach ufait komi orit. Kemwoe kele yu koo boisiet kot mising amun ngesirin akot imuch inyorchige boisiet eng yu. Ko koi ibaimunyi ko kayai boisiet neo amun bwane ichek biik che alisie nyokotebenin. Ngab kobwa agot alage nyokotebenin beit amaalisie. Kobwane alage nyogochupin, kowalun koya. Igere ile korom boisioni amun moche chito ne ingen komuita amun mungaret agetugul ko ngomemuite ko agoi iker, amu kastoma anan ko chi nenyokwalisie, kikogurege en kutitab kingeresa customer is always right nekimwoe kele mau noto amu makoi iyan tuguk chi tugul.

Ngiro en yu kekere chotok kandoik che echen chepo kaniseshok. Imuch kemwa eng' yo kele kikere notok kandoindet ne oo nepo kaniset ap ACK notok ko Ole Sapit. Kandoindani ko chame ine kondochin emet eng' ng'alek ap kaniset. Kora ko chigili notok serkalit ne indochin emet eng' kasaratak. Ko cham ine kocham komwae kora kolein serkalit ya kokoyai komye ko ya komoyai komye komwain serakalit kolechin tuguk che kioamis tugul ole oachini pik ko yache oyachi amun ngo moyai akomwa lembech kora kikesha ichek. Ak ng'alek ap konunoik kora che konu kandoik kou agot kandoindetnyo nepo emet kou president ko kiesha ine kole matakokachi konam kotach kandoik alake rapishek chekonu kandoik ap polotet. Kimwa kora kole kararan kou notok amun tugun cheu chotok ko konu terchinoshek eng' kanisoshek chok akot eng' gaa amun rapishek ko kachin chito kowalak atepta nyi agot ole yaitai poishet.

Eng' pichaini kekere en yo kakisir kele Senate. Yu ko imuch kemwa kele yu ko kot ne oo nepo polotet anan agot ko imuch koek kot ne oo anan ko kapkirwok amu piik chemi orit yu ko che kisomanchi ng'alek ap kirwaket. Imuch kemwa kele chr chang' ko loyaek. Eng' yu ko tese tai poishonik che chang' amun mi ichek ko ng'alale ng'alek ap emet icheget chemwae kole tos kararan keip, tos makararan amu agit kia age tugul ne katet kandoindet kou president ye kase piik komwae kole yache kopun piik senate korok kowech wech konai kole tos ne ne ketese anan ko tos ne ne kaistai. Ko pa kamanut kot yutok. Kora en yutok komi piik che ripsei, mi piik che aati mauek kou no, mi pik kora che chope agot amitwogik ako pa kamanut poishoni ye kitech kouni, kikosirwech poishet ago nda ma kandoik icheget chepo polotet komi chemengech che yae poishonik eng ' orit yu. Ngele kararan ago nda imugakse ketech karichu kou resop ole mami chi.

Ngiro en pichaini kekere karit en yo, kikere piik kora che patos en yo. Kikere koryoel eng' yo kele kakisir Kenyatta National Hospital. Yu ko kot ne oo ne kinyaishe amun kakisir kora kole "national" kopar kele ni ko kot ne oo ne pwane piik che chang' agot kopun ematunwek ap sang' kou Uganda, kou agot Tanzania, kopwane kocheng'chin gei ichek kanyaiset amun imuch kemwa kele chang' tugun che keyae en yutok, mi chikilidhet ap porto kenai kele tos itinye mianwem ngircho. Mi kora kanyaiset, inyai agot nge ap konyek, ng'alek ap keleek. Kinyai tugun che chabg' eng' yutok. Ako yu ko tindai chito kamang'unet kole nganyo yutok asape ako ngepa kora chapa man ko kandojk che echen ko chame konyaegei koriik cheu chutok che echen che kinyae piik. Igere kolr en yu ko kararan kora ye kitech korik che echen che kinyaisei amun chang' tuguk che tese tai en yu. Mi piik che kikesir poishonik kou che inyaisei che iunsei, che temishei akot chotok che ripsei.